Radio station ya inooro ĩrehega mũgambo wa mũrĩmi, ĩbundinathagia kuhusu ũrĩmi wa mahiu na ũrĩmi wa mĩmera, korwo nĩ ũkũrĩma ĩkamabundithia ndawa ĩrĩa makũhũthĩra kĩĩ makũhanda kũringana na ũrĩa kũroira na tĩĩri wao ũrĩa mararĩma kũndũ kũrĩa mararĩmĩra, ĩkamera kĩĩ mabatiĩ kũhanda ũguo ũguo, korwo nĩ nacio mahiũ ta ng'ombe, mbũri, ngũkũ ũguo ĩkamerethera ũrĩa mabatiĩ gũciarithia ũguo, na nĩ kĩĩ mabatiĩ gũcihe ta irio, korwo nĩ icio mĩmera, ndawa ĩrĩa mabatiĩ kũhuhĩra nĩguo citikarware icio ndwari cia mimera.

Bataraitha nĩ cirateithia ũrĩmi-inĩ, na gũteithia kuongerera ũrĩa mĩmera ĩno ĩkũruta maciaro na, ĩkongerera ũ, ũrĩa tĩri ũbatiĩ gũteithio, kũhuhĩra ndawa nacio cia kũrigĩrĩria mamenyi iria ciĩ, cingĩona mĩmera ĩno ta, mbaa, na ũme, na ria, ndawa cia ria nĩ cirateithia mũno tondu nĩ cira, tondũ arĩmi to nginya marĩmĩre. Mahuhĩra ĩyo ndawa ya ria, ria ciothe cigakua, na, ĩgateithia gũciũraga.

Kũiga mũcere thitoo-inĩ nĩ ĩteithĩtie mũno bũrũri-inĩ, na kũgirĩria ng'aragu rĩrĩa riũa rĩarĩte mũno na gũtirĩ, gũtirĩ irio. Irio iria cigĩtwo nakũu mathitoo-inĩ nĩcio citeithĩtie kũgirĩrĩria ng'aragu ĩrĩa ningĩ ĩngĩũka, na kuuma kwaga irio nake ũguo, kũiga icio irio na mũciaro, indo iteithĩtie mũno tondũ andũ aingĩ, korwo gũtingĩkorwo na icio irio, nĩ ngarama ya irio nĩ ĩkũhaica mũno, tondũ irio ciothe cigũkorwo cikiuma mabũrũri-inĩ macio mangĩ. Na nĩ kũhaicia ngarama ya irio mũno.

Kwīna apps, cithondeketwocia gūteithia mūrīmi kū, menya thoko, ūrīa indo cirūma, tūgee, mūrīmi ūcio ahandīte, kīndū ta nyanya, akamenya thaa ici, nyanya icio ciroūma, tūge kiriti īmwe ya nyanya irouma ta magana merī, kana kilo ya nyanya icio, kilo īmwe nīta fefūte, kana igana, akamenya ūgūo, naa ,gūkorwo ūrīa, kwīna apps, cia bengi, naa, ta empesa app, onakorwo iyo ti bengi, kwīna cia bengi, iria mūrimī, ucio noo eendie kīndu kīu apps īyo na mbeca cingīre thimuinī yake, kwī bengi kaana -gūchagūra

Gũkara mĩkaro mũgũnda-inĩ nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũkoya theci kana icembe ũkanjia gũtema raini ciumĩte mwena gũthiĩ mwena ũcio ũngĩ, ũkahuria tĩri na icembe rĩu kana theci ĩyo ũgĩtwaraga mĩena uguo tĩri ũcio ũgĩtwaraga mwena mwena uguo ĩgakũhe ta karima ũguo ũthiĩte na raini, ĩno ĩteithagia kũhanda mbembe kana waru. No waru sana sana na mbembe kana hĩndĩ ĩyo rĩngĩ iria ciĩkuo mũndũ angĩenda na mũno mũno ĩhũthĩkaga kũrĩ mbembe na waru.

Kwĩna apps cirateithia arĩmĩ gũ track mĩrimũ ya icio cia ng'ombe na ndwĩ, kana andũ irio iria mabatiĩ gũcihe, kũmenya ĩrĩ na mũrukĩ rĩ, ĩgaciara rĩ, ũguo, kwĩna icio apps na kũmenya ndawa nĩ ĩrĩkũ yarwara, ũbatiĩ kũmĩka atĩa, irio iria cibatiĩ kũheo na minerals kana cumbĩ iria cibatiĩ kũheo na maĩ kiasi irikũ, na, cindano iria ibatiĩ gũthecwo na gũ, gũciciarithania.

Kwĩna apps cia thimũ cirateithia mũrĩmi kũmenya mĩrimũ ĩrĩa mĩmera ĩyo ĩrarwara, na nĩ ĩrĩkũ na ndawa ĩrĩa ĩbatiĩ kũ, kũhũrwo, kana gũitĩrĩrio. Riũ apps ici cirateithia mũrĩmi ũcio kũmenya nĩ ndawa specific ĩrĩkũ ĩrĩa ĩbatiĩ kũ, kũhũthĩka. Tũtambi tũtũ nĩ toru tondũ citũmaga mĩmera ĩkanjĩa gũkua, ĩkaga afya, ĩgathira, rĩu tekinoronjĩ nĩ ĩrateithia mũrĩmi kũmenya mbere nĩguo akohĩga na mĩmera yake ndĩrakua nĩ ũndũ wa tũtambi tũu.

Ici nĩ mboco. Mboco, kũrĩma mboco ũgaci, ũgaciũmithia, cikũma biũ, ũgacienjera tũrima tũnini na gabanga, kana no o, wenje ta tũrima ũguo ta kũhanda mbembe, rĩu ũgatũ, ũkahanda igĩrĩ kana ithatũ karima-inĩ kamwe, ũgaci, ũgacihe bataraitha, ũgacihe maĩ, kana gwĩterera ciurĩrwo nĩ mbura. Ũgacihuhĩra ndawa ya ria, ũme, na tũu tũtambi. Cia gĩa mahũa, cia ruta mahũa, mahũa mathira cikanjia kũmĩra ĩo mboco. ĩyo mboco ũkamĩruta mũgũnda, mboco, ũgacihuhĩra nĩguo kũruta icio rũkũngũ na gĩko.

Wagetha, ũkamba gweterera mũgũnda ũhuhie, tawiki igĩrĩ kana ithatũ kũringa na ũrĩa wee wĩna haraka ya kũhanda. Arabu no ũcimbe na moko, kana ũcimbithie na itinga. Itinga rĩarĩma, ningĩ ũkahũra harũ nigũo kũ changanya icio tĩri, na tĩri ũcio nĩwatiga gũtuika makoburũ manene. Arabu warĩkia kũhũrwo harũ, nĩũkũringana na, kũringana na mĩmera ĩrĩa ũrahanda. Akorwo nĩ mbembe, ũkategũra macigo kana ũkarĩma icio raini.

Ngũmũtarĩria kwanza kothi iria cukuru itũ ĩyo ya Utalii ĩrabundithia korwo catering nĩ ĩmwe yacio, nĩngũmũerethera kuhusu catering ndĩmwĩre nĩ kothi ya kũruga ũrĩa andũ monagio kũruga irio cia mĩthemba yothe. Ũrĩa mabatiĩ gũ serve irio, ũguo nĩ irio irĩkũ cithianagia na irio irĩkũ ũguo ũguo, ndĩmũtarĩrie okorwo mwana wake ena wendo wa kũruga, nĩguo nĩngũkorwo sawa. No korwo ũcio mũriũ wake ndarĩ na wendo wa kũruga kana we tiwe areyendera kothi ĩyo nĩĩ kũmũrema tondũ anake aingĩ matiendete kũruga, no okorwo nĩwe arenda ĩyo nĩ sawa.

Ũrĩmi wa mboco, nĩ ũcenjetie mũno. Kwanza hena mĩthemba mĩingĩ ya mboco, mĩingĩ mĩingĩ mũno ĩhĩtũkĩtie twendi, kana ndiũĩ nĩ cigana, ndĩngiuga atĩ nĩ twendi twendi, no nĩ mĩingĩ mũno. Rĩu ũrĩmi-inĩ ũcio wa mboco, kwĩna indo yingĩ ta, mandawa cia kũhuhĩra, kũhe bataraitha ciake, na icio bataraitha, ũrĩmi-inĩ ũyũ wa mboco ũcenjetie mũno, nĩũndũ kũringana na icio mĩthemba mĩingĩ, no ũhũre ndawa ĩrĩa ĩtabatiĩ gũkorwo ho. Ningĩ no ũrĩme mboco ĩrĩa ĩtabatiĩ gũkorwo ya kũrĩa ũrĩ, tondũ indo ici cia ũrĩmi nĩ ciringanaga na kũrĩa mũndũ arĩ, na rĩera rĩa kũu. No ũkore nĩ ũramĩhanda wega na ndĩrĩ na kĩrĩa, kũringana na rĩera rĩa kũu ũkona, rĩa mahinda marĩa, no yage kũruta maciaro maingĩ ũrĩa we ũrenda.

Ũrĩmi wa nyanya, nyanya cia uma, cia handwo, cianjĩrĩra gũtamba, cĩgekĩrĩrwo indo cia gũ support ũritũ wacio. Cikohwo kũu mĩena-inĩ nĩguo ningĩ cihote kũnyitĩrĩra mũmera ũcio, tondũ nyanya nĩnditũ gũkĩra mũmera wenyewe. Riu nyanya cigatambaa ũguo, cikambia kũruta nyanya icio, cikahũrwo ndawa nyanya icio. No nonginya ũhũre ndawa cia ria, ũme, tondũ ndũrenda cinyitwo nĩ ũme. Ũndũ ũme, na tũtambi nĩ tũũru, nĩ itũmaga nyanya cianjie gũkua, ciage afya, na nyanya icio cikambia gũkorwo na, cia cia tũgunyũ tũkambia gũtheca, tũkambia kũrĩa nyanya icio, ona citarĩ cireruha.

Nĩ gũkũringana nĩ cira ũrĩkũ wa mũgũnda. Korwo nĩ ũyũ wa bamĩrĩ ĩrĩa, bamĩrĩ makagaĩrwo nĩ aciari, ũguo, tabamĩrĩ nomũ agree nomũkorwo nĩmũrenda gũtwara cira igoti-inĩ, igoti igoti, kana no mũtware cira kũrĩ andũ a mĩgũnda, ciĩ gĩkũndĩ kĩa mĩgũnda, nĩguo mũkorwo nĩ mũrenda kũgayana hatarĩ na gũthiĩ igoti-inĩ. Mũgeka ũguo na korwo nĩ andũ matoyaine, ĩyo nomũtwarane igoti-inĩ. Ĩĩ njanjĩ nĩ akaigua, akamũigua na akaamua nũũ ũrĩ na mahĩtia na nũũ ũtarĩ na mahĩtia.

Mũmera ũyũ ũteithagia kũruta maguta makũruga, kana mũno mũno makũruga, ĩkomithio ĩkaruta maguta, nĩguo makahũthĩka kũruga.

Ici nĩ thũkũma, na ciĩtagwo spinach. spinach ciĩ, cihandagwo tuta-inĩ, cigatuo cigacokio, cikahurwo kwanza tuta-inĩ, cianeneha cigatwarwo cikahandwo cirĩ ciki, tũrima-inĩ, cikaheyo maaĩ nginya rĩrĩa cianjia gũtuĩka ndaihu na kũringana na ũraihu ũrĩa ũrenda, gwĩka, ũkamĩbuta gũkũ mĩena-inĩ ũkamĩruta kũmĩgetha. spinach ĩrĩagwo na ngima na ekũringana na ũrĩa we ũrenda. No nĩ yagũteithia kuongerera thakame na nĩ ĩhotaga kũheyo maaĩ mau nĩgetha ndĩgakue.

Kwĩna bataraitha ya C.A.N, ĩrĩa ĩteithagia gũciarithia mĩmera, ĩkongerera nutrients iria tĩri ũrabatara na mũmera ũcio, ĩgateithia kũgĩa maciaro maingĩ. C.A.N. nĩ tĩyambia nyingĩ, mũrĩmi wothe noahote kũmĩgũra, na ĩkoragwo ĩkĩendio agrovet -inĩ icio ciothe, tinyamũ ũngĩaga, na ĩkoragwo ya black, njĩrũ na nĩ wamĩhurunja mũgũnda-inĩ, wenyewe ĩgathirĩra kũu.

Raini ĩyo yonanagia gatagatĩ wa bara icio igĩrĩ, mwena wa mĩena yothe ĩrĩ, na nĩyo ngari cirathiĩ mwena ũcio wa mbere naicio iracoka nakũu. Raini ĩyo nĩ yakuonania gatagatĩ nĩguo ngari ici citigakĩrane, na hena harĩa raini-inĩ ĩyo ĩkoragwo yunĩkĩte kuonania ngari no ĩhetũke ĩrĩa ĩngĩ, korwo hatirĩ na ngari ĩngĩ ĩroka na mwena ũrĩa ngari ĩyo ĩrĩ, no ĩmĩhetũke korwo nĩ ĩrathiĩ kahora nake enaihenya, no ahetũke athiĩ mbere yake, korwo hatirĩ na ngari ĩngĩ.

Haha nĩ chemist. Handũ harĩa andũ magĩraga ndawa ciao ciathira, rĩrĩa ndagĩtarĩ amatarĩria ndwari ĩrĩa marwarĩte na nĩmarabatara kũnyua ndawa. Rĩu haha nĩho magĩraga chemist -inĩ. Rĩũ magatarĩrio ũrĩa mekũnyua ndawa ĩyo, maita maigana, nĩ ndawa ĩrĩkũ, ũguo. Na nĩkũringanaga na korwo nĩ ndagĩtarĩ ũrĩa ũgũtũmĩte kana nĩwe ũreyoera ndawa ciaku, tondũ tonginya ndagĩtarĩ akorwo nĩwe agũtũmĩte, noakorwo nĩwe weyoera ndawa kũringana na ũrĩa wathiĩ wamũtarĩria. No we mwenyewe noagũteithie kũmenya nĩkĩĩ kĩrakũgia, kana nĩ ndawa ĩrĩkũ ũbatiĩ kuoya, no tindagĩtarĩ no nĩathomeire ndawa, na nĩ athomeire ndawa nĩ ĩrĩkũ yagũĩka atĩa, nĩ ĩrĩkũ ya ndwari ĩrĩkũ.

Rũracio rwa a maathai, nĩ ti, ti njega tondũ ciana ciothe cibatiĩ gũthoma. Na kũringana na a maathai, marutagĩra nginya ciana nini iria cirĩ cukuru, makamarutĩra icio mbia cia rũracio, na ciana ciothe cibatiĩ gũthoma. Mwana wothe ena, nĩ abatiĩ gũthoma kũringana na watho wa Kenya, na rĩu gũ, gũtũma mwana ũcio ndagathome nĩ ũndũ wa kũhika, ti wega.

Atumia nĩmarehe ciana ciao cithecwo cindano ciao cia njanjo, ta polio kana cia measles. Riu ndagĩtarĩ ũyũ kana naci ũyũ, aramerethera nĩakĩ, ũrĩa ĩteithagia mwĩrĩ-inĩ, na ĩthecaguo kũũ, ikamũteithia mĩrimũ ĩrĩkũ mwĩrĩ-inĩ.

Haha hena maũndũ merĩ, wa mbere, rũĩ kana indo, maaĩ, kũndũ guothe kwĩna maaĩ, takataka citibatiĩ gũteo, tondũ nĩguo mĩrimũ yanjagia gũka nĩ ũndũ wa gĩko na kĩ. Ciana citibatiĩ gũthakĩra maaĩ-inĩ tondũ maaĩ-inĩ mena gĩko, tondũ nĩguo ndwari ciũkaga, ta Bilhazia cia ndinoho kana chorela kana Typhoid, nĩ ũndũ wa maaĩ, kũnyua maaĩ magĩko, marĩa matarĩ macamũku, ciana cikanjia kũrwara, cikanjia gũtahĩka, kũharwo, na ndwari ingĩ nyingĩ. Ningĩ kũranga maaĩ na magũrũ no ũkuo nĩ maaĩ maya, ũkue.

Mbembe cia gũcina, mbembe ĩtarĩ njũa kana mbembe ĩtarĩ njũa mũno nĩcio ciaigagwo ũũ kĩara-inĩ kĩa mwaki, wa ĩkĩra mbembe ĩyo ũkamĩiga hau mwaki-inĩ hakuhe na kahiga kau kana kũringana na kĩrĩa mwaki wanyu ũthondeketwo nakĩo, ũkamĩiga hau mwenan-inĩ nĩguo ndĩgagĩcure na ndĩkaage kũhĩa ũkamĩhe mwaki o mũnini na ũgaikara ũkĩmĩcenjagia ũkĩmĩroraga ya turn, yacenjia ĩgatuĩka rangi wa tĩri ũguo ũkamĩcenjia ũkamĩgarũra nginya ĩkahĩa yothe, yahĩa yothe ũkamĩrĩa.

Aya nĩ Amaathai, marabundithia mwana, kũrĩithia, irĩcua kana nĩ arua. Ona nĩ arabundithio kũrĩithia, na nĩithe kana andũ arĩa maramuonia, andũ arĩa maramũtara kũharĩria mũndũ ũngĩhokeka, kũu kwao, na mũndũ wĩna mĩtugo ĩrathiania na, na kwao.

Rita rĩa mbere kũhũthĩra kompyuta, ndarĩ, ndarĩ, no ndathomaga, ndarĩ kĩrathi gĩa gatano, na kwona tekinoronjĩ, indo cia tekinoronjĩ rita mbere, rĩarĩ wega. Ĩĩ nĩndakenire, na ngĩrigwo nĩ ndũĩ, no gũgĩthiĩ ũguo, nĩndathire ngĩmenyaga ngĩmiendaga, kĩndũ ũngĩthaka nayo, ĩna indo ciothe iria ĩngĩenda, wenda gũthoma, ũgathoma kana indo cia gũthoma. Wenda gũthaka hena ngĩmu cia gũthaka, waigwa nĩ ũkwenda gũthikĩrĩria nyĩmbo kana kuona kĩndũ, ciothe ciĩhau. Nĩ indo cia njega kũringana na kĩndũ kĩrĩa we ũkwenda, ciothe cirĩho.

Tekinoronjĩa ĩteitetie mũno, tondũ kwĩna breed nyingĩ cia indo tamĩmera, nyanya, na mahiũ, tang'ombe ũkona breed teno ũngĩciarithania ĩno na ĩno, nĩ ũkũgĩa ng'ombe ĩrĩa ya iria, kana ya nyama, kũringana na ũrĩa we ũrenda. Na mĩmera, ũkamenya ĩno, kwĩna ĩno mboco, kana mbembe kana waru ĩkoretwo wamĩhanda nĩ ĩkũruta maciaro maingĩ gũkĩra ĩno, ũkamenya nĩ ĩrĩkũ ĩratwarana na tĩri waku, kana rĩera rĩa kũu. Tondũ no ũhande kĩndũ ningĩ kĩage maaĩ, na ningĩ kĩgĩe maaĩ maingĩ mũno kĩage gũciara, rĩu no nginya ũmenye nĩkĩĩ mabatiĩ kũhanda, mbura ĩkura nginya kũũ, atĩa, na kila kĩndũ magathomithio.